En yutok yuu okere neko ako neko chuton chuu ko Chang nia mii chetinye kalainik chetuen en metit tii ak alak kotindo in tindo alameanet nekokinde kalainik chereterechin. Nechuton chuu kotoreti koboyundet en tukuk chechang nia.